Ore eudoto na keret inkera eton akutitik, keret tebiotisho enye amu kereshie moyiaritin napaasha, niko si nkera metaa keeta seseni sidain, nerishie moyiaritin eton akutitik enaa orkirobi, onkulie moyiaritin naidim aibung'a nkera eton egira abulu. Neeku ore peudi inkera, nirishie nkijapeni, orkirobi, onkulie moyiaritin kutitik, naa naisumbua nkera. Neeku ore peudi nkera, nakeret ilo sindano nisho si biotisho sidai egira abulu. Amu ore peyie eudi nkera eton akutitik, neteru ashet iseseni lenche, nisho si biotisho nasipa.

Ore entumoto ee internet naa kajo Nanu sukuuli natii atua town natumito dupoto naleng alang sukuuli natii atua nkishu amuu ore inepu ore sukuuli etown naa keeta ninche ntokitin naijo laptops nagira aitumia tenkisuma enche Neeta sii network sidai amu ketii atua ildukaii, kake ore piinepu inkera natii, sukuuli natii atua nkishu meeta ninche tokitin ashu imasaa naata nkera e town amu inepu meetaa ninche laptops ashu imashinini nagira aitumia tenkaraki meets ara network kake ore sukuuli natii atua town naa keeta network naidim aitumia tiatua enkisuma enche, amu ore niatua ngishu naa meeta tokitin naijo network, ositima, tokitin naisaidia piilepunyie enkisuma enche.

Ore orkuak likinterutua peekigil oltaka naa peepej kila mtu ,pooki tungani oltaka te nkang enye metaa meatae oltaka otumi eloto to ilmanyar anaa i nkardasini naa tengaraki ore piikinterutua naa tengaraki dupoto aang' maate, dupoto onkishu amu ore inkishu teneinepu oltaka anaa nenya neinyal biotisho oonkishu, neinyal sii biotisho oltunganak amu ore olmanyara torono naa keinyal enkijape. Ore oltaka naa keinyal enkijape neinyal inkariak, naa ore nena inkariak naa ninye eok nkishu tenebo oltungana. Ore teina naa keinyal biotisho oonkishu tenebo oltungana, nikimbung'a anaa ilturrur metaa ata kieta enkelong nikitegelutwa peekipej oltaka, nikisot pookin tengaraki biotisho aang' maate.

Ore dupoto naata ilaramatak tenemiraki auloki alang enayai aitalang irpolosien, na njere, ore nabo kitudupaa naboisho. Amu keeku kibung'a irkastomani, liang tenebo olaramatak. Netum naboisho tialo ninche maate. Nitudupaa si, enyorrata enaboisho. Amu keeku keponu tenebo, neu duat napaasha, tiatua esiai enche. Nilepunye si ilaramatak, amu keku meeta esiai nagol naitoki apuo aitalang irpolosien, nimitoki si aata golikinot nadumunye aya masaa enche, apuo aitalang irpolosien, amu keetae golikinot kumok, naimaa oshi laramatak, epuo aya masaa enche aitalang irpolosien.